Nĩgũo kũhũthĩra jiko okoa ũkũhingũra mũrango ũkoragwo kĩanda wa jiko okoa wĩkĩre maratathi makũ, no wongerere magũta ma tawa, nĩgetha maratathi maũ matuĩke ma kũgwakana ũcoke wĩkĩre makara jiko okoa-inĩ yakũ, wakĩe maratathi maũ na ũcokie mũrango ũcio. Nĩgetha gũthima gĩthimi kia mwaki, no ũhĩngũre mũrango ũcio kana kũhinga. Nĩgũo kwongerera mwaki ũkahingũra mũrango ũcio, nĩgũo kũnyihanyihi mwaki ũkahinga mũrango ũcio.

Arutwo matuĩka a kũhĩtũka kĩgerio kĩao gĩa cekondarĩ, thirikari nĩ ĩhingũraga rũrenda, nĩgetha arutwo aya matuĩke a gũcagũra yunibathĩtĩ irĩa marenda gũthiĩ, hamwe na kothi irĩa marenda gwĩka na thutha wa kahinda, arutwo aya magatuĩka a gwĩtwo yunibathĩtĩ irĩa imagĩrĩire.

Kwĩra andũ megitĩre kumana na mũrimũ wa korera na kũmera maheo njanjo ya korera nĩgũteithagia mũno rũrĩrĩ ruitũ, tondũ andũ maheo njanjo ĩyo nĩmakũhota kwĩrigĩrĩria kumana na mũrimũ ũyũ wa korera. Meka ũguo nĩmekũnyihanyihia ikuũ cia andũ arĩa makuaga kumana na mũrimũ ũyũ.

Rĩrĩa ndona ũũ kĩrĩa gĩũkaga meciri-inĩ makwa nĩ mũndũ ũraruta mbiacara ya kwendia nyama mbucĩrĩ-inĩ. Akenderia andũ arĩa marĩ hakuhĩ nake ta rĩu ta haha nĩ mũndũ wa ndũthi ũkĩte kũgũra nyama.

Niguo kũhoteke gũtigana na mũhĩnga wa ngari taũni-ini ya Nairobi ũrĩa ũrehagwo nĩ matatũ na nduthi, thirikari ya Nairobi ĩbatiĩ yaramie bara kana yake barabara ingĩ nĩguo kũnyihanyia mũhĩnga ũyũ.

Nĩguo kwĩgwatĩra kandĩ ya library ya gĩbũrũri ya Kenya ũgũbatara gũthiĩ library ĩyo ya gĩbũrũri. He bomu ũkũheo ũtwĩke wa kũiyũria, nĩ ũkũheana maratathi maku nĩ ũkũheana kĩbandĩ na nĩ ũkũheana gakandi gaku ga passport. Ũcoke nĩ ũgũcoka ũheo kandi ĩyo ũtuĩke wa kwĩgwatĩra kandi ĩyo ya library ya gĩbũrũri ya Kenya.

Nĩguo gũthambia mũgeka, mũndũ agũbatara maaĩ, thabuni, thabuni wa omo na buraci. Watua gũthambia, ũkũiga mũgeka waku thĩ, ũwũitĩrĩrie maaĩ mena thabuni ũcoke ũhũthĩre buraci gũkumũtha. Wacoka warĩkia ũhũthĩre maaĩ matheru nĩgetha kweheria maaĩ mau mena mũhũyũ. Mũgeka waku wa tuĩka wa gũthera ũwanĩke nĩgetha ũtuĩke wa kũma.

Kũhikithia ciana tene na kũruithia airĩtu nĩundũ ũhutagia mũno gĩthomo kĩa mwana wa kaĩrĩtũ ũũ nĩtondũ amwe ao matitwĩkaga a gũcoka cukuru rĩngĩ gĩthomo kĩao gĩkinyaga mũico hau. Arĩa macoka cukuru nao nĩ matuĩkaga a kũremererwo maita maingĩ nĩ tondũ amwe ao nĩmohaga nda tene kĩrĩa gĩtũmaga makanyũrũrio nĩ ciana iria ingĩ kwoguo magatiga cukuru makaremererwo nĩ guthiĩ cukuru